Ye kaker nj konyone metinyu atepta ap soet.

Poishoni ko somanet. Pa kamanut keyai poishoni amu ye ketar iyae ko much inyoru poishet ne iyae asinyoru chepkondok ak inyoru naet nepa tuguuk che chang' missing'.

Otindoniot ne ipoipoti en kokwet ko ya kesulda poishonik chepo piik che chang',kou ya kalanda chito anan ko kou ya kanyor poishet anan ko ya kasir eng' sukul lakwet ap chi kopaipaiti missing'.

Bo kamanut keyai boishoni amu imutu lakok tugul kipagenge akoneti lakok ole kiteptoi ak lakok alak kora koneti lakok tablet nekararan

Eng' yu ko kaking'alale ole kiyatitai penkit i, ak tuguk che makatin asikopit iyat penkit i, ak penkishek chepo aina tofauti tofauti.